Yore ma piny owacho nyalo konyogo mbui en kaka, achiel chiwo omenda makonyo joma chako yore mamoko manyien e mbui ahinya joma ni egwenge man ei piny. Ariyo, ginyalo chiwo omenda manyalo konyo e puonjo e weche mag mbui. Mae miyo weche mag mbui gerore ei pacho. Kalo chik marito joma tiyo gi mbui kaluwore gi andhoga ma samoro gikaloe. Gero network madongo manyalo miyo mbui dongore egwenge maentiere ei piny. Abich gichiwo kony mar omenda ne joma timo research mar AI mondo weche kata migepe mag mbui oyud dongruok.

Ee magi eyore ma piny owacho osekelo yot eyudo kony ne oganda. Gisekelo chenro kaka Huduma Centre kod eCitizen portal. Mae miyo oganda yudo chenro mag sirkal kaka yudo kadi mar ombulu kata kitap nyuol kod mamoko kamoro achiel. Omenda moko giketo tenge ma itiyogo e chenro moko magichako kaka Uweso Fund, Youth Fund kod Women enterprise fund. Magi konyo rawerni kod mine e dongruok mag ohala magitimo. Omenda moko konyo nyithi kiye, mond liete kod joma hikgi oniang'. Chenro kaka emergency relief effort tiyo sama oganda kalo e oro kata sama tuo moro odonjo. Sirkal tiyo gi chenroni e chiwo kony mar chiemo, omenda kata kelo thieth omenda

Mokuongo, anyalo tiyo gi nyinge ka ang'eyo kagone erokamano kuom gocho. Mar ariyo, ayangora kendo anyalo chiwo puoch kuom yie mar ng'iepo kodwa. Mar adek, anyalo temo ane ka anyalo chiwo kony ewi gima odwaro kaka kano gino kata ketone order. Mar ang'wen, awuoyo kode eyo mamuol. Ma miyo janyiepo bedo thuolo kendo bedo gimor etiyo koda enyiepo mamoko endalo mabiro